ee kadamu enkolong natasaa ena siai na ore duo apa enkipirta ena siai patasa, na aitobira apa emukunda ai aikonji, patumoki anoto endaa nanyaa, onanya enkara ainei, ene wendaa si natumoki atipika osokoni, patumoki atimira natum mpisai,

ore eninko teniyioolu ena siai naa idung ake orkarrarai aahu indim atudung enkararai ashu imbelekeny enkararai mingura shumata, etii enkare paa ituroo tenkop mipira entanai ina ina kaitubului entooki nituuno paa kedoyio enkare polepole aku kejingita ake , ajing ajing

Ore ena siai naa enkibung`ata oo sinkirr, ore te murua ang' naa enkibung' oshi iyiok isinkirr too reyieta naa ekiimbung' oshi iyiok isinkirr nkabilaritin kumok oleng. Otii naaji isinkirr ooji mudfish aa ninche ilkumok oleng'. Nikiata sii ilkulie ooji tilapia naa too reyieta iyiok kimbung' kintumia netii. Nikidumu lelo sinkirr nikipuo aamir tosokoni naa keyaki iyiok iropiyiani kumok. Niaku ore ena siai oo enkibung`ata sinkirr, naa ebae sidai oleng' ena nailepunyie iltung`anak , maisha oo iltung`anak haswa iltung`anak lootaaniki nkariak sapukin.